Ajo taa ashe oleng olainining'oni lai lena saa ashe tena kata sidai nikingila atumo naa kiyieu naa nikipuo aing'uraa ajo kanyio ikilikuanaki iyiok tenakata ikilikuanaki iyiok ajo kipuo naa ang'asa inye aisum swali ajo ejo swali inchere indim atolimu ajo kanyio nagira aasa niaku kipuo aikilikuan ajo kanyio nagira aasa tena pisha tenakata naa ore naa king'orr ena picha nikidolta ajo ketii enkerai naa keeta ,keeta esimu naa keeta naa kuna tokiting naajo nai tonkiyia naa naake ke ke kisaidia naaji pemeyie miata naa enkisumbuaroto towoi nitii naa kenkera keeta inkera nabaya uni ong'uan imiet nagira aisumare kuna simui naa e digital naake akeisidai naa embaye sidai oleng naa keret inkera ang peisuma amu inepu ajo ore apa temusano nemeetae apa isiaitin nijio kuna kake ore ene ninepu ajo eret ena siai aikunaki inkera peisuma pisuma teleleki.

Ore naa kidolita Tena pisha nikiata ntokitin napashipasha nikiata irkeek kulo losero kulo loitobiru kulo likijo lekienyeji kulo apa oitobiri loo papa mikiata apa entoki naijio sipitali mikiata kulo keek laijio loo lukuny nimikiata kulo loioirobi ore tanakata ena naa mbae sidai oleng naa keret apa iltung'ana tenitobir aitobir irkeek looret apa iltung'ana Eton eitu epuonu sipitalini arashu enapakata Eton eitu epuonu enasiai oo sipitalini neeku kitobiri apa aitobir irkeek nidongi aidong irkee

Ashe taa ashe, kijo ashe oleng' olainining'oni lai lena saa kekipuo aayoluo ajo kanyio nagira aasa tena picha, keikipuo aisum ninye ang'asa ayoluo ajo kanuio ekilikuanaki iyook tena saa nejo iidim atolimu ajo kanyio nagira aasa embae sidai oleng' swali sidai oleng' nikipuo aaikilikwan ate ajo kanyio nagira aendelea naa tena saa ashu tena picha ene weji ore naa kidolita ena picha nikidolita ajo ketii naa kekiyata naa intoiwo are ashuu intasati are amuu ore nabo ore naa teniing'or nabo naa keidim naai arashe naai nabo natoishe ashe natupukuo naake matejo naai natoishe amu etoishe teniing'or nai asipu oleng' nikiata nabo naake enas arashu enkaretoni naret naa kuna kuna toye ashu enaret nai tenemoi arashu teniyata teniyeu nai ereteto matejo nai tenemoyu naai nikiret nikidolita naajo keretito naa ena enaduo ena naret inkuliek aret naa ena natoishe aliki ake nai tesimu arashu aliki imbaa nara sidain oleng' naake naa keret inye oleng' ,amu inepu ajo ore naa tenakata nikitii tenakata naake neeku ore imbaa nikigira aitumia nikigira aitumia matejo isimui naake naa keret iyok oleng'

ore naa tening'or Ajo ekiata entasat nayawua enkerai enye sipitali amu tening'or sipitali ena nikiata naa oldakitarii naa ninye oret ilntamuoyia neret enkera ang tenemuoyia ore naa teniking'or egira ele dakitari aud sindanoni naa loret enkerai amu kebaiki nemuoi ashu kebaiki Neeta enkojingani naa ore naa oldakitarii naa kereito aisho irkeek oret ninye ashu oret ninye too sesen lenye

Ashe taa olainining'oni lai le enasaa, ekipo naa aikilikuan ate eswali naikununo inji alimu embaa nabo arashu are, ekipo aajo amaa too imbuka orpaek kaa nabo inyoraa teniun tenkata enchan kitok naa kanyioo. Naa ore te nduata ai naa ajo nanu kee irpaek amu idol inchere ajo amaa irpaek naa kengas dei aaku keidim aitibiko nai too tenkata enchan, ore nai tenkata enchan apik inchan esheita, naa ore enchan naa kesidai oleng naa eidim nai atubulu oleng tenkata enchan aitobiraki amu iniepu ajo ore imbuka mee sidai duo oleng amu iniepu imoyiaritin kumok naa kekinyua naa imbuka tanaa duo irpaek eniapu ajo kutiik imoyiaritin natii irpaek naa ore sii too irpaek idol ajo kebik oleng irpaek ashu eaku nai ninche ayeu enkare ashu kesidai ninye enesha duo nkiti inchan naa keidim naii ninche nai irpaek amu ore eton eluatai naa irpaek oleng naii sidan nai tenkata enchan amu keidim aisasteina ashu aatobik naa enetum inchan nabo anaa.

Ashe oleng olainining'oni Lena saa akintoki naa apuo ayimaki Abe nabo are arashu uni naa ore mbae nikipuo aiteru eikilikuanaki iyiok ajoki kainyio eyiuni niata arashu entabae pee kinvhori enkusuma epesho arashu esile ehelb niking'as ayiolou Ajo kainyio ena naji helb ore enatoki naaji helb naa ake ropiani nikincho sirkali nikisaidia ake arashu nikisuma tenkisuma arashu nikiret pemeku eyata ropiani kumok nilak tesukuul naa ropiani nikiret amu enepu Ajo kumok enkera napuku too nkang'itie nemeeta toki neeku neena ropiani eishori mehomo ena esile kake kelo kenyaa alak tenelo esiai esirkali naa akisadai naaji amu ore Nena ropiani ore entoki naifaa pitum Nena ropiani naa kelaaeima naa piyim oltung'ani mtihani ino pitumoki ahomo university ore naake pidip ahomo naa enakata naa ake etumoki naa ele ratio amu eyiolou Ajo eyima amu ena sukuul eshumata ena kijo university tenkae kutuk neeku aisidai naaji tenkisuma Nkera netum oleng amu ketum naa ena eretoto naa keret midipa tenkisuma enye tesidai ata ee silent kake epuonu kenyake alak

Ashe taa oleng olainining'oni Lana saa amu mbae sidai ena oleng nikigira ayimaki Tena olong arashu nikipuo aiteng'ena Tena oleng naa mbae sidai naikilikuanaki eyiol Ajo kainyio peeta ngamiani esita tolchoni lenye swali sidai amu ore ene dukuya kingas ayiolou Ajo ore ngamiani naa Kuna ng'uesi oshinaa ore entumote enye naa metumi tekuna wuejitin naijio ketoyio oleng naa Kuna kwapie nemeeta enchan oleng nkwapie taata naijio noo Turkana nkwapii naijio Nena natii netum enchan sapuk oleng ore naa teniking'or naa ekiyiolou njere Ajo ore ngamiani etaa ake esirata tolchoni lenye naa ore tedamunoto ai naa kadol Ajo ore elo sirita naa ketii ninvhe amu ketii enkata nalotu ometaa iting'oenkare pii arashu eiting'o endaa nanya arashu nkujit naanya ore taata elo sirita naa keret ninche pee eshumaki endaa arashu pee eshumaki ataa ena nare ore naa enakata pee eitig naa ketumoki aitumia ena natushuma teina kataa

Ajo taa Ashe oleng olainining'oni lai Lena saa ayieu naaji nikipuo ainining mbae nabo arashu kipuo aliki mbae nabo naikilikuanaki iyiok ajoki iyiok Tena pisha kainyio paa kaisidai tenepiki ilntai sapukin irbaribarani swali sidai oleng naikilikuanaki iyiok tena dama arasahu tena teipa aikilikuanu iyiok Ajo kainyio paa sidaitenepikakini iyiokg ore naaji teduata ai naa kadol Ajo ore njere peyie epikakini iyiok ilntai sapukin irbaribarani naa kerip iyiok ashu iyiok ewang'am tenaimin tenkewarie enaa kataa naa tenaimin enkolog metijing'u tenaimin enepu Ajo ore naa pejing'u tenaimin naa kegol oleng duo oleng piyiolou mbaa nagira asaa amu kikumok mbaa nagira asaa tenaimin kepuko ajali kumok naaji tenemetii ilntai irbaribarani neeku kaisidai tenepiki ilntai irbaribarani amu keret iyiok pookin amu keret usafiri keret ake iyiok pee mikitum accident keret iyiok pee mikitum mbaa torok naasi tenaimin amu iyiolo kikumok mbaa naasa oleng tenaimin neeku oree naaji

Ashe oleng olainining'oni lai Lena saa kiyieu nikigil apuo aiteng'ena mbaa naretu iyiokel ekipuo ang'as aisuma Ajo kainyio eikilikuanaki iyiok ashu Kaa mbae taa kiyiu nipuo ayiolou ashu Kaa mbae kipuo aikilikua Tena olong eikilikuanaki iyiok njere ajoki kainyio ntokitin torok nayau enkajit naitobirieki irkeek otonguit naa kejo njere kainyio ntokitin torok nayau enkajit naitobirieki irkeek otonguita naa tenaing'or naaji ena swali naa kegira Ajo kainyio naaji tenikiserem nkatitin neme Enkai naaji teduata ai naa mbae sidai oleng ekiyiolou ena ilairukok oiruko enkai neeku ekiata ake enkai nabo nimikiata kulie aitin nikiserem ore kulie seremata nkatitin naitobiruaki too irkeek naa mbae naa kidim ayau mbaa torok tiatua iyiok kidim ayau keeya enepu atau elasari naa metii naa nkwapii ang Nena enkai ake nabo kiata